Ketikab ptuktukishek netai konyolu korip tililindoab bortonywai ngoroik cheilochi akorip tililindoab ptuktuking'wai nito kokonu chamet eng' biik chik nebo oeng' ko konyumyum ng'alekab chepkondok eng' ketetab ptuktukitnyi nebo somok ko kokoet ptuktukitnyi eng' banda nekararan sikocham biik chik nebo ang'wan ketikab ptuktukishek konyolu kokochi biik chik lokoiwek chenyalunatin biik chik sikokon kocham biik chik eng' kii agetugul neoei nebo muut ketikab ptuktukishek konyolu kowekta kongoit eng' biik chik ing' chametab boishonik chok eng' kasarta agetugul

Boishetab moshinishek en mbari en kopotishet kotoreti kabotindet Kobat mbarenik cheecheni en kasarta nenwach imuche korib kasarta nepo kabotisheti keboishen kasarta nenwach akibat mbarenik cheechen kora kimuche kerib rapishek chekoto kiserseri kikochin kiboitinik cheboishen euneki amun kiboitinik cheboishen euneki komuche koip kasarta nekoi akoip melekwek chechang kot mising chemuche kokochi notoni kabotindet komokotindo rapishek chemuche kotokotoreten kabotishet ngunon toreti moshinishek chuto kotoreti kebois en kabotishet en kasarta nenwach akerip kora rapisheki sikopit kitoketoreten boishonoton kora imuche Kobat moshinishek chuton mbareti Kobat komie mbareti sikopit kokararanit mbaret ak korurio minutik chekemine en yoton amun kabatet nepoti biik ak euneki komuche kokochi noton mbareti komatkokaranit amun imucheyon kakongetio komokoyoe kou yekonyolu en moshinishek komuche Kobat akoi akot elekokimokyin ak kokararanit mising akimuch kenyorunen yotoni melekweki ak tuguk chekorurio mising cheimuche kotoreti konyor chikee temindet anan kabotindet melekweki choome Ako chekoron kot mising